Jopiny odhi e ndara kendo gin gi mirima magimoko nyaka mach. Mae gitimo kamano kagitemo choro nyaka ywakgi ne sirkal. Mae nyalo bedo ne sirikal ma kaonti kata ne sirikal mamalo. Jopiny nyalo dhi e ng'anyo kata nyalo timo kamae ka winjruok onge ekindgi gi sirikal. Samoro nyalo bedo ni gidwaro ni sirkal owinj ywak mar ojende mar koso tich to mano ok timre. Samoro en ng'anyo nikech kaka chal mar town be nyalo bedo. Ok en gima ber kendo ginyalo ng'anyo kapo ni nitiere weche mag kaka koso bedo gi arita kwe ei kaonti ne jopiny.

Bedo gi kari mar ohala en gima ber kendo konyo ng'ama usonoendo eyore mopogore opogore. Eyo mokuongo en ni okelo ne jauso pesa kendo ei omenda moyudono ema en bende oyude moro matin ma okonyoregodo pile kapile. Mar ariyo uso kata bedo gi ng'ama uso miyo jausono tiegore kendo ong'eyo kaka onego bedni owuoyo gi ji mopogore opogore mabiro e duka kanyo mondo ginyiepi. Mar adek en ni modhi kaachiel kod yie wich miusogo gin ema itiyo kodgi emedo ber nikech mago gik ma gihero sana.